Maũndũ marĩa mabatiĩ kũheanwo cukuru-inĩ , nĩ namba ĩmwe, arimũ agũthomithia andũ maũndũ ma ndigito mambe maandĩkwo wĩra cukuru-inĩ icio, nĩgetha mahote gũthomithio, ona maheo macini ta kompyuta kana tabureti, nimakũhota gũthomithia andũ kũmĩtũmĩra gũkinya nyenda-inĩ, ũguo nĩguo makũhota gũthoma wega o maũndũ maya ma ndigito, namba ĩmwe arimũ , indo ici ingĩ makũhota kũheo nĩta kompyuta ,tabureti, andũ makajia gũthomithio kuma marĩ o anini , nĩgetha mathiĩ mamenyete ũrĩa ma indo ici cikũhũthĩrwo ndingi kĩndigito.

ĩĩ thirikari nĩ ĩkoretwo ĩgĩteithia kũrehe ũmenyo, kũrĩ andũ a kũhũthĩra intaneti, ta kuona cukuru rĩũ nĩ iragĩa ta smart tvs na tablet, indo icio ũkona nĩ irahũthĩra intaneti na njĩra nene ,tondũ ũngĩenda kuona kĩndũ , kana kũmenya kĩndũ ũgũthiĩ itaneti-inĩ , wethe nĩgetha ũgĩe anja, na nĩ ĩrateithĩrĩria mũno harĩ ciana ici nini. Ũrĩa ĩngĩteithia na andũ aya angĩ nĩ wa cio tondũ tuona hau nĩ ciana cirathomithio, haha hangĩ ndũgakorana na mũndũ mũkũrũ tondũ rĩu nĩ makĩhũtũkirwo nĩ mahinda macio magũthomithio na indo ta icio, ũkamwonia wega, o kahora na ũbaciriri, ũkamwonia wenda kũhũthĩra gĩkĩ, no ũthiĩ intaneti-inĩ ũkoya thimũ yaku ukaingĩra intaneti-inĩ, ũgetha kĩrĩa ũrenda kũmenya, na njĩra ĩo nĩgũo andũ othe magũthiĩ makĩmenyaga kũhũthĩra intaneti.

Indo nyingĩ cia kĩndigito na irathi no ũgũo nyingĩ cirathiĩ cigĩtwo, cia gũthomithia andũ ta kompyuta na laptop ũgũo nogũo andũ aingĩ marathiĩ makinyĩrĩrwo nĩ gũthoma maũndũ maya ma ndigito, wĩ mũkũrũ, wĩ mũnini, no ũthiĩ kĩrathi ũgathomithio ũrĩa ũkũhũthĩra kompyuta, nĩgetha ona wona wĩra urabatara ũtũmĩre indo ta kompyuta nĩ ũgũkorwo na kaũmenyo. Koguo nĩ tũrathiĩ o tũkũrĩte na andũ nĩ marathiĩ o magithomaga, nĩ ngenaga rĩrĩa ngũona irathi cigĩtwo nĩ cia gũthoma kompyuta na ũrĩa cigũtũmĩrwo, na ũrĩa ũndigitarĩ ũkĩte wĩingirĩire andũ-inĩ aitũ, mena wendi wa kũũthoma na nĩ mara ũthoma wega.

Mũndũ angĩmenya gwĩka ũgũo na gũthiĩ gũthomithio nĩ andũ arĩa mareka ũguo, ũgathiĩ kũrĩ andũ arĩa marahũthĩra macini ta ĩyo , ona akorwo nĩ cũkũrũ, okorwo nĩ kũndũ ta kanitha-inĩ , ũgathiĩ kũrĩ andũ arĩa marahũthĩra macini icio magagũthomithia, nawe wathomithio ukaheo macini, nawe ũgeka ũgũo wathoma nĩgetha ũgeka ũguo wathoma, nĩgetha ũkamenya wanyita nginya kũ, nĩ atĩa na atĩa wathoma ũguo nĩguo mũndũ angĩthoma, ũkaneo macini ũkeruta o ũgĩbundithagio ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa ya gũthoma nĩgetha ũkanyita wega.

Kĩrĩa kĩrangenia nĩkuona, kwĩna cukuru handũ unibomũ na mbagi nĩ cirauga hena cukuru, mwana ũyũ auma, mũciari nĩ moete ikinya rĩu rĩa gũtwara mwana ũcio cukuru, agakũra kĩmeciria, na kũmenya maũndũ mathĩĩ, cukuru nĩ mahotaga kũheo maũndũ na wadandũku makamenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere na bũrũri , nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere na ciana nyingĩ cikoranaga ciũmĩte kũndũ na kũndũ, ũguo noguo cihotaga gũthomithania na mũndũ akamenya maũndũ maingĩ marĩa atangĩmenya arĩo mũciĩ, kwoguo mwana gũthiĩ cukuru nĩ kĩndũ gĩa bata na nĩndĩrakena nĩkuona mbagi na unibomũ nĩkuuga kũndũ kũu kwĩna cukuru na ciana nĩcirahota gũthoma.

Tekinorojĩ ĩngĩ ingĩrĩo gĩthomo-inĩ na gũtwara cũkũrũ ĩno ĩrĩa cirahũthĩra teknorojĩ, ino ta kompyuta ta tabureti ta smart tvs, ũgũo nĩgũo maũndũ ma teknorojĩ magĩingĩrio gĩthomo-inĩ, ciana cikoonio kũhũthĩra indo ta icio, magathiĩ mamenyete magathiĩ makoonia aciari mũciĩ o ũgũo gwĩka maũndũ macio ihinda ona ihinda, oũgũo nĩgũo magũthiĩ mamenyete ningĩ na arimũ makamũbundithia, makamera maũndũ makoniĩ undigito , maũndũ ma teknorojĩ magathiĩ moonetio ũgũo, makorereire omakĩonagio ũgũo nĩgũo cũkũrũ na gĩthomo cingĩrehe maũndũ ma teknorojĩ cũkũrũ-inĩ.

Ndĩreciria ũrĩa andũ makinyĩrĩrwo nĩ maũndũ ma teknorojĩ, na marahota gũtũmĩra indo ici cia ndigito ,ta kũrekondi maũndũ marathiĩ na mbere gũtũmĩra indo ta kamera, gũtũmĩra indo ta projector , ũgũo nĩgũo teknorojĩ ĩthiĩte ĩgĩkinyĩrĩra andũ cũkũrũ, rĩngĩ okona to andũ anini mangĩthoma, nginya andũ anene nĩmarathomio indo ta icio, ũrĩa mangĩhũthĩra indo ici cina teknorojĩ, ũgũo nĩgũo andũ marathiĩ makũrĩte ĩĩ.

Mĩtaratara ya gĩthomo ĩrĩa ĩheanagwo nĩ andũ a itũra, nĩ ĩteithagia kũrehe gĩthomo, teknoronjĩ gĩthomo-inĩ , kuona andũ nĩ mabundithagio gũtũmĩra indo cirahũthĩra indo cia kĩndigito cirahũthĩra teknoronjĩ , indo ta thimũ cia tachi ,na kompyuta ũrĩa mũndũ onagio gũcihũthĩra, nĩgetha one kĩrĩa akinyĩrĩire kĩrĩa arenda gwĩka nacio, nĩ cirateithia gũthomithia andũ akũrũ, andũ a itũra makamenya gũtho gũtũmĩra indo icio cia cina kĩteknorojĩ ya igũrũ, ũguo nĩguo marathiĩ mathomete.

Arũtwo no mongerere mĩtaratara yao ya gũtũmĩra indo ta cia ndigito, na gũthomithio nĩ maũndũ ta Youtube marĩa makoragwo teknorojĩ-inĩ kana intaneti-inĩ, gwĩka hũmuwaki ciao, gwĩka revision arimũ kũmahe wĩra makamera mathiĩ meke ũthũthũria rũciũ makamarehera ũthũthũria wĩta hũmuwaki yao, wĩra wa gũthiĩ gwĩkira mũciĩ , rũciũ magoka mamahe riboti kana kĩrĩa mũndũ amenya, ũgũo nĩgũo arũtwo magĩthiĩ mamenye gũtũmĩra indo ici cia ndigito, gwĩka hũmuwaki ciao, gũthomera kũu , gwĩka revision ciao, ũgũo nĩgũo mathiĩ mamenyete gũcihũthĩra ma makaruta wĩra nacio ihinda kwa ihinda mathiĩ macimenyerete makĩcihũthĩraga.

Ĩĩ nĩndĩ ndahũthĩra nenda cia gũthoma, nĩndĩretĩkania atĩ, ci mũhari wa mbere gũkinyanĩrĩa gĩthomo, kuona atĩ nĩ ũra ũgĩthoma nĩ ũratũmĩra indo ici cia teknorojĩ, na ndigito gwĩka ũthũthũria wa kĩndũ kĩrĩa ũrenda gũthomera kana gwĩka ciũria kana ũgetha arimũ intaneti-inĩ arĩa magũgũthomithia ,na nĩ ũkoraga indo icio cia nenda-inĩ na intaneti na teknorojĩ ciĩkĩte ũthũthũria mũingĩ mũno, kũgwo anja ĩrĩa ũkũreherwo nĩ anja ina maũndũ maingĩ , ĩna wandadũku wa andũ tofauti tofauti na ĩgakũrehera anja nginyanĩru ĩgũgũthomithia maũndũ maingĩ ũkuona maũndũ maingĩ harĩ anja ĩyo ciĩ mũhari wa mbere , na njega gũthoma na teknorojĩ.